Ore eninko pintobir enadaa naa ingas aituku kuna tokitin enkoshoke , nidungdung pookin , nintuku oleng tenkare kuna matumboni kuna kutiti manyit , nkuti arakuj , nkuti monyuashi ,nintuku tenkare oleng metaa safi katukul , nilo ayau kitunguu ino nidungdung ntokitin inonok pookin paa itumoki ashomo aikaranka , nitumoki aikaranka, ninkarank pi katukul , nincho enkima minosa pi , metapejoto esidai aku paa itumoki taa ashomo atipika esaani , ashomo atadaare ina kata , niaku aisidai ena bae oleng , embae naa kenarikino pias oltungani terishata pookin , ningira ayierisho , nidung nkituunguni inonok , nintumia irnyanya linonok wenkiti ilata oshumbi pitumoki ashomo ateyieru endaa etipat arashua aa endaa emaana teniaku ingira aitobirisho .

Ore temurua arashu aa tenkop natii nanu, naa enetipat ena siai oleng' teneeku keetai inkuti daiki kutiti naagirai ake anyaanya, naijo kuna kuti tumi, supageti, inkuti tokitin ake naagirai ake awokwok nkuti natii imbibili, naanya tung'ani aitaanyunye endaa, neeku embae sidai ena oleng' nagira aendelea tolosho, naa embae naisho iltunganak inkufu nisho engolon naanyunye intokitin nankas ainosinasa enyaanya kuna tokitin netoni aitirinka, neeku embae etipata oleng' nalo aret iltunganak nelo aisaidia iltunganak kumok oleng' tolosho. Neeku ore ena naa embae etipata oleng' nalo oltungani ataasa tolosho naa sidai egira aretisho.

Ore ena siai naa enetipat ena siai oleng anaa enidolita ajo , ore ena tomononi ashu ena kitok natii ene , negira aitoti nkurueni enyenak aisho, egira aisho nkurueni enyenak endaa , egira aitoti netii orpayian lenye bata ninye ake teine egira sininye aingor vile nagirai aitoti ashua vile naishoritae lukunguni enyenak endaa, nkurueni enyenak endaa , nee embae ena etipat oleng, eramatare onkurueni , embae naa kishaakino ake oltungani pookin pias amu etiu ake enaa eramatare onkishu onkiri nimir toropiyiani , niaku ore enkurue naa e emunyama ake sininye naijo inoshi kulie pookin nagirai aramat , anaa nkishu , ntare, nkinejik , niaku ore sininye naa engwes etipat oleng nala aishooyo faida toltungani pookin ogira aifuga.

Ore eniininko pilo alo anya ena daa naa meyieu enadaa katukul ninye toonkaik amu ore anaa enidolita naa ntokitin namelook kuna , ntokitin nareprep naibung oltungani niaku keyieu ena daa naa intumia enda kijiko olala anaa enidolta tene , nilo ainosie kunda creamyy ,nilo ainosie kunda shoklet , nilo ainosie kuldo kekii ajo naa sinanu amu meyieu nibung toonkaik amu mmee , mmee duo entoki sidai oleng nilo aibung toonkaik amu ekibung nkaik inonok arep , niaku embae etipat ena oleng naa kenarikino oltungani nisujaa nilo aas tenkoitoi enkariano oleng aikunaki nejia , niaku ninche rereni ashu ninche nkoitoi nanarikino oltungani pisuj iloito alo aas ena siai ee alo anya tina kijiko amu inakata ake itumoki ashomo atareto teninyia tenkijiko.

Ore tenewueji naa adolta ajo ketii enkitok sapuk oleng natonita tene , nagira aiteleki esaani nkejek enyenak idol ajo nkejek enyenak egira aitumia anaa emisa , adol nchapatini tene , ajo ore ena kitok tengasa alo ayier nchapatini , neyier pi meoto , idol ajo ketii nchapatini nabaya ongwan . Ore piidip ateyiera , nitoki adungdung kitunguu enye , nikaranka nkiri, etangasa duo angas aitokitokie , nelo aikaranka nena kiri, nidolta ajo ore tenakata nibungita naa enkiringo tene wueji wenchapati ibungita tenkaina , itu ninye elo aitumia enkijiko naleng , eshomo ake alo anya toonkaik , nibungita idol ajo ore tenkaina enye , netii olchain lenkaina oota naa inakitok tina aina enye etatene naa nena, neji eikoni tenitobiri ena daa apuo aikaranka , neyieri aitobiraki pi meoto.

Ore eninko oltung'ani peeilo aitobir ena daa naaa idol. ake ajo kabish kuna naikaraanganki esidai eshula ormayai naa nejia inko oltung'ani teniyieu nilo aitobir ena daa ninkaraanga niyier polipole ore peindip aikaraanga adolita ajo keyiolo ele tung'ani ateyiara naleng nedung'oki irnyanya lenyenak nedung'udung'oki kitunkuu enye nepik enkiti iilata nelo ayier naa enadaa enye neloayierie ena daa ore peidip ateyierie idolita ajo jikoni etii ele tung'ani nepik eseani peetumoki ashomo ainosa netumoki naa ashomo ainosie

Ore ena siai naa esiai ena enkifugata oolukunkuni naa ore entoki edukuya naa kenarikino oltung'ani peiyata naa iropiyiani nilo ainyiang'unyie ilukunkuni peetumoki ilikunkuni aashom aatoishio ashua ping'as atum ilikunkunini naaji inaara ininonok ore entoki yare naa piitum aitobiraki enkaji sidai nilo alo aifugayie naaduo metaa keeta ilikunkuni enkaji nalala nainosie endaa enkaji sidai nairagie peemeshaiki ore entoki eeini naa piilo ainyiang'aki endaa sidai oleng napuo aanya endaa naa ore peenya ilukunkunk inonok neiroshiu peetum aashom aitayu irmosor peeshom atoponai iseseni onkiloi enye neeku ina embae natii naa oltung'ani netumoki ataasa naa nena naayieuni neeku nena imbaa duo nilo aas oleng peitumoki ashomo aifuga ilikunkuni.

Ore teeene wueji teniing'or naa ore embaye naitiship oltung'ani oleng' naleng', naa tenidol oltung'ani ogira asisho tenkampuni naijo eena, idol ake ajo ore tene wueji naa keitobiri esukari, nepiki irpuyai, neipankae toroomi maalum naa ninche eshumieki, nepiki ilorin loopuo aaya Nairobi araki loopuo aaya iwuejitin pooki namirieki, naa oore embaye e maana oleng nanare neyiolou olosho, ketumi isiaitin kumok te kuuan wuejitin naapuo naaapuo aretu iltung'anak peyie epuo aas imbaa naijo kuuna, imbaa ormanyara paa meisho iltung'anak metaa ketonita pesho niaku ninche irereni onarikino oltung'ani peyie eyiolou, pe etumoki ashomo ataasa eena siai, niaku ninye embaye e maana oleng' naitishipisho teene wueji, embaye naijo eena tenepuo iltung'anak atum ataas.

Enetipat enabae Oleng na kenarikino oleng peyiolou ltunganak nchere ajo ore esiai pookin nemeyieu esiai namenari nemeetai esiai kiti, ore esiai pookin nabaa ana enito nias nias anaa enaishakinon, nias anaa enkidimata pookin nindim naa telo oltungani nelo ajo nagira asisho tenkampuni apik irguniani nipimbnepuobarip lolo guniani, naembae etipat oleng naitogolissho tenidol nkituak easita esiai nijo ena amu ketum enkurma, entoki nanya, esiaai ena nagira aendelea nemeeta enkolong nemenyae enkurma nemenyae endaa, neaku embae emanaa tolosho.

Enetipat ena siai enkurma oleng tenidol egiraa aendelea tenewueji amu ore tenewueji idol ajo ketii enkurka enkabila pookin etii intokitin pooki nebanaa eneiyieu enewueji enaa enidolita amu osupamaket ele neigero imbeini pooki toki metaa milo aikilikuanu ajo kanyio. emiri enda toki kanyioo eikoni eenda naa keigiero naake imbeini enye teinewueji neeku ore ena siai eisidai ena nalo aret iltung'anak oleng esiai etipa ena oleng tolosho negiraa aendelea tolosho neeku ore ena siai naa embae etipat embaye emaana oleng nenarikino. peelo oltung'ani ayiolou nilo alo aas amu ore ena kurma naa embaye etipat oleng entoki nanyai enaake ninche enya iltung'anak pookin tenkop nalulung'a ninche enya iltung'anak tenkop Nairo peetumoki aashom aanoto maisha sidai neeku ore enkurma naa endaa sidai naing'ua olchamba naa enetipat oleng tenidol tenewueji inakurma amu entoki nanya iltung'anak enaake neeku ninye embae etipat oleng naishiakino nias.

Ore tenewueji intokitin nadolita tene wueji naa kadolita ajo ketii emashini sapuk oleng ene wueji naa kelo aisiaga irfakadoni nelo aitayu ena ilata orfakadoni naa ninye entoki sapuk oleng ashua entoki emaana nikidolita tene amu ore erishata pookin nidol emashini naijio ena naa emashini etipat oleng naasita esiai sapuk nalo aisiaga lelo afakadoni ore enkae toki nadolita nadolita naa ina ilata oorfakadoni nagira aijijirunye tine wueji tiatua ina mashini adoiki oltoo pus otiii ine laa ninye epuoi aashumie neeku ore ina naa lele siininye oltoo sidai nadolita sii ninye ilchumai oishopu lenkijape tenewueji negirai aasishore neeku adolita kuna tokitin tene naa enetipat kuna tokitin.

Ore tening'or embaye naagira apuo dukuya tenewueji naa indiim atodua ajo enkambuni ena ooltung'anak kulo oogira aipakie irfakadoni tenewueji naa embaye etipat oleng tenilo adol iltung'anak laijio kulo eesisho tenkuna ampunini egira aaipakia irfakadoni nepuo aapik irbokizi nepuo aamir naa embae etipat ina oleng nalo aret iltung'anak temurua ashu aisaidia olerere oleng asho isiatin neeku embaye etipat ena oleng nagira endelea temurua adol iltung'anak nadol irfakadoni egirai aamir aiko nejia adol iltung'anak eesisho naa embae naitagolisho oleng ina temurua embae sidai oleng embae etipat nagira aasa naa ninye enarikino peeyiolou iltung'anak pookin tenakop. ajo ore esiai meetai esiai kiti ore esiai pookin naa kenarikino. oltung'ani pilo aas neeku ninye aidip atolimu ajo ninye nagira aasa tene enkambuni oorfakadoni ena naishooyo isiatin oleng naa ninye esiai sapuk nagira aendelea tiatua ena luboto olosho.

Ore entoki pookin nadol nagira aendelea tenewueji naa ore rishata pookin nadol iltung'anak eitururo tenkambuni naijio ena nelotu indamunot ainei ajo enkiguana ashuua ireteni lenkitabirata e salan etii kulo tung'anak enaa enidolita ejo enkampuni e salan ena naa keji embae etipat ena oleng naasita kulo tung'anak tenewueji ore salan naa embaye etipat oleng amu keitumiya iltung'anak pookin tolosho neeku ore salan naa entoki sidai oleng entoki emaana naitumika enaake tepooki wueji neeku ninye aidim atolimu aidim atadamu ajo salan egira kulo tung'anak aakur tidie wueji naitobiritae naa empae naa enetipat oleng kenarikino. ake pee epuo iltung'anak aadamu nepuo. aapuo. aasujaa aas imbaa naijio nena amu ineripa naa keretisho tiatua olosho neeku ninye nalotu indamunot aaineei tenadol ena toki naadamu ajo enkitabirata e salan ena.

Ore tenewueji tening'or naa idol ake ajo etiii enkamiya nagira natooshie egira amejimej enkerai enye teine ore peeintoki aing'or oleng' ine wueji oogira siininche aitashe tenkalo ina omiya niyiolou ale ajo ore ena naa ketii esiai sapuk oleng naloito dukuya eramatare teine weuji ore peeyiolou ajo ore eramatare naa entoki edukuya amu ore enkomiya naaijio ena naa keeoki oshi kule nemiri kule enyanak nimiru iropiyiani nainyiang'unyieki enkurma neishio neponari neeku kumok ore nena naatoiuoki neponu siininche aaponu aishio nigil aaponari nemiri netumi iropiyiani neesieki kulie baa oleng naagira ake aaendelea temurua neeku ore entoki etipat naa embaye Etipat ena oleng naitodol iltung'anak intokitin tenebo weramatare neeku ninye Idim atolimu ajo embaye etipat oleng nagira aendelea temurua ena naa kenarikino peeyiolou iltung'anak kumok ataas ena.

Wore erishata pookin nadol ena toki, naa wore ena naa enkampuni sapuk oleng', natii engineer ni kituak oleng' naa ninche oisul enkop. Neeku enkampuni ena naitayu ositima, naitayu kulie tokitin kumok ake naasishoreki, neeku ninye nalotu indamunot aiinei erishata pookin nadol iltunganak oobanyi ashu inginiani, etii atua enkampuni nabanji, nayiolo ajo ketii entoki nakira aendelea dukuya sidai tenewoji. Eeta entoki nakirae aitayu, eeta ositima, ashu a entoki pookin nakirae aitayu tenewoji. Neeku ninye nalotu indamunot aiinei erishata mmoj nadol enatoki ashu aa ena pisha. Nayiolou ajo keeta entoki nakira aendelea teluboto olosho toontokiting kumok naitayuni tena ambuni.

Ore eninko tenintabir ena daa naa idung'uduk inkituunkuni nidung'uduk akiti nidung'udung irnyanya akiti nidung'udung nena tokitin aitobit ning'a aituku nidung'udung nena tokitin naayori nidung'udung akiti ning'as aikaraanka nidung'udung nea karati polepole nidung'udung ang'a aicreat pooikn nintaa kutitik painkaraanga atitau entoki naji fri ore peindip aitayi nilo apik ingirik inonok nilo apik pookin ine wueji sidai ore piilo apik nitumoki atudung'o kachumbari polepole nilo aituku nidung'udung nilo ayier ajo naasiinanu naa kuldo mosor oiragita tiabori esaani pailo apik peitumoki ashomo ainosie enaduo toki nabanaa eniteyiara neeku nejia aikoni ena daa niteyiara.

Kanyio ore eninko naa ilo aitobirr ena daa ilo aitobi adung'udung kitunguu ino nidung'udung ilnyanya linono nilo nintokitokie ena kirng'o niyierr esidai ore piilo ae aitokitokie ena kirng'o idung'udung kitunguu irnyanya nilo ae fry niing'as ayierr ina kirng'o pii metang'asa aku paitumoki ore piidip ena kirng'o aku nilo ayierr ormushele lino nipik inkuti karoti niyierr kabisa ae fry kabisa mewo sininye ore pindip atudung'o pookin neku nipik ena saani piropiju penyo niaku orkiti mashunguai lino ninteleki shumata endaa niyau enkiti kashumbari nidung'udung'oki pole pole nkutitik ning'oru enkijiko wenkalem nilo alo ainosie enda kiring'o niyau orkiti maisuri lino obo lilo ainosie uh vitamin ore pindip ayau ning'oru enkiti coke nintadosh nintadoyiorie naa nejia eikoni tenitobiri ena daa.

Ore entoki naloito dukuya tene ashuu entoki nalotu indamunot aainei erishata nabanaa ena kiteng okulo asho naa kadamu inchere ore erishata muj lino iltung'anak ajing eramatare oonkishu naa keeta faiida amu ore tenakata enkiteng naijio ena idol ajo etiuo ilasho okuni naa endoki etipat oleng entoki emaana tolopeny eshomo abol naa inkishu enyanak nelo ina kiteng aiu inkishu naa naa entoki naret imrparakuo kumok hasaa kulo loonkishu naishio kulo asho okuni ootoiwuoki neeku entoki etipat oleng entoki emaana nenarikino nepuo iltung'anak asujaa tolosho amu ore eramatare oonkishu naa entoki naat iropiyiani oleng sidai enkiteng amu keeta kule neishoru olchala neeku inatoki nalotu indamunot aainei

Ore imbaa ashuu irmaarenge kumok ooning'i loipirta ena shumbi naji sidai naa kumok oleng irmarenken naa kumok ilomon oinoshu iltung'anak toonkoitoi ashua toompukunot naapaashapasha amu ore eisulaki iltung'anak kumok naa kepuo nepuo aalimu nejo iltung'anak ore ena shumbi nemesidai nejo metum inkishu kule nejo kulikae ore ena shumbi naa keinyial inkishu metaa mepir nejo kulikae kepik ena shumbi inkishu metaa keeta ormilo nejo irkulikae shumbi oontare ena nemenyor inkishu nejo irkulikae enooltung'anak neeku kumok irmaarenken naakumok iloomon oleng oipirta ena shumbi neeku lelo imarengeni ashua latoning'o oipirta ena shumbu e sidai naa nejia ejoito iltung'anak tenkop.

Ore tening'or tenewueji naa enkariano sapuk toltung'ani niata peeitumoki ataasa ena siai amu ore ninye enedukuya keyieu oltung'ani niyiolou ajo kejiaa ina mashini kaji eikoni ena mashini peitayu esiai enye ore embaye yare kanyioo eitumiya ena mashini peetumoki ataasisho aa nchere eilata enaa. Kesola ontokitin kumok ake naaendelea ore entoki eng'uan naanarikino piiyiolou oltung'ani naa eninko tenireu ena mashini ashua eninko tenilo aitumiya ena mashini amu pre tonkatitin kumok naa indim anoto emashini naijio ena kake miyiolo eneikoni tenerewi ashua eneikoni teneitumiyai neeku kenarikino ake peeyiolou oltung'ani enaikoni tenitumiyai ena mashini.

Wore enasiai nemedupa tenkop ang oleng, enaa enikiyiolo iyiok, amu wore tenkop nikitii iyiok naa eramatare oo inkishu esapuk, oontare, onkera, oosirkon , oolukunguni. Niaku wore iyiok mikintumia iyiok kuna mashini oleng, wore iltunganak oitumia kuna mashinini naa iltunganak oosita isiaitin naapashari, isiaitin naijo naasie iltunganak aitumia irmatunda, aadung tekuna mashinini apik iloshi tokiting ooji orkikua, nironyunyi enkare tiatua nimikiata iyiok eramatata orkikua, niaku inkishu ake yiok kiata. Niaku wore iyiok mikintumia kuna mashinini katukul amu eramatare naa ake iyiok kiyiolo, mikiyiolo enasiai oontokiting nauni pii, mikiata inangeno.

Wore ena siai nidolta tene, naa esiai etipat ena, embae etipat ena naasita iltunganak looloreren pee etum ainoto enkoitoi napuo sininche aitotiyie inkera ashu pee epuo aatum impisai naapuo aitumia te matumisi enye oonkolongi pookin. Amu wore ena baye naa enetipat ena baye oleng' amu wore iltunganak nemeeta ingharamani naanya. Kepuo ake atua enkare, nepuo aitayu isinkir, neponu aapuo aamirr, nepuo aanya aitaa endaa, etii iloitaa endaa edama etii iloitaa eneteipa, neeku wore ena baye naa enetipat oleng' amu kisho iltunganak lemeeta isiatin isiatin, pee mitoki iltunganak atoni ake pesho. Neeku embaye ena naa kenarikino nibungi oleng' amu enetipat ena siai, pee epuo iltunganak aapuo aagolie amu embaye nakira aret iltunganak oleng'. Neeku wore ena naa embaye sidai oleng' tooltunganak pookin ooasita, ena siai oosinkir.

ebaye sidai ena naa enetipat enabaye maendeleo najio ena temurua etae intokitin najio, ore naa intokitin nareo emuruang dukuya naa keetae station najio kuna ositima inengare inosiwuo, arashu aa intokitin pooki, napuo aiendelea amu ore entoki edukuya ore tenikintumiya enaa enkitanyanyukoto ena ositima ore iltunganak ashu ilparakuo mitoki anyamalu tositima amukelo aisaidia iltunganak too ibaa naagira ayaendelea temurua.

ore enitigira oltungani aing'or ena pisha aitobiraki, ning'or ena pisha asipu miata araka, naa idol ajo ore kulo tunganak naa atua enkare etii iltunganak waare, nimbung'ita mpuyai tene wueji, negira aapikipik enkare kuna puyai.na ore tenanu arashu aa tening'or oleng tenkariyiano sapuk oleng. naa ore kulo tunganak naa kegira aitobiru entoki napiki sinkir kutitik atua, ninye ena nagira iltungank aitobiru entoki oosinkir, pee etum aitoki aatipk isinkir ine, wueji nipopuo aitubulu metubulutu aasapuku metaa kinosayu, araashu aa kemirayu, neku ninye ena nagira aendelea tene. ninye egira kulo tungank aitobiru tena kata tene wueji.

Ore ena baye naa ene tipat ena baye oleng' ti piidol iltung'anak egira aibung'bung' irbaketi nagira aakururu toolchambai lenye amu ore ele tung'ani teniing'or oleng' nidol ajo enkare natasapuka tolchamba lenye, negira arishie egira awoku enkare arishie olchamba lenye amu ore sininye enkare tenelo pee esapuku naake inyal inkaitubulu aashu iinyal entoki duo pookin naba nee enituuno tilo shamba, neeku ninye ena nagira aiendelea tene wueji. Erishata pookin nedol ele tung'ani ajo etasapuka enkare tolchamba lenye neeku egira awoku aibukoo pee melo ainyal entoki natuuno ele tung'ani tolchamba lenye. Neeku ninye nagira aiendelea tene wueji, oltung'ani logira aitayu ntokitin nauna tolchamba lenye.

Ore enasiai, naa ore tenkop ang', naa kepaashari kidogo, enasiai enkitotioto ontare ekerra, amu ore yiok tenkop ang' nimikintoti ntare aikunaki inji, ashua temurua nikimanya yiok. Na kepuo ntare aing'uraki aate ashu apuo aitaki ate intokiting nauno, moltung'ani lolo areu intare metadaata tenewueji. Kepoi aing'uraki, nepuo ntare nepuo apuo adaa openy, neeku moltung'ani oreu intare, moltung'ani olo aitaki nkujit, ntare napuo aponu aitaki ate, neeku nejia yiok kinkunaa enasiai tenkitotioto ashu endaata ontare ekerra tenkop ang',kepuo ntare aitaki ate inkujit, moltung'ani.

Ore tening'or ena toki naa ketii irorei kumok ashua ketii rorei kumol oinasutua iltung'anak tenkaraki ena mashini ore entoki edukuya naa kejo iltung'anak ore ena mashini naa kesioki sioki alo aatur ketur en toki ingumot aitobiraki kelo ainyialu inkumot nejo irkulikai keitalala ena toki ingumot nejo irkulikae metur egumot enaa vile natur oltung'ani nejo irkulikae tung'anak ketur enatoki ingumot alang iltung'anak neeku lelo irorei lelo irmarengen kumok oojo iltung'anak opashipasha looyiolo olemeyiolo loipirta enamashini naturieki ingumot neeku lelo ilomoon natoning'o nanu aipirta ena mashini

Ore nanu ee enaa enajo ena siai ore ireteni loyiolo naitumiyai peetumoki oltung'ani ashomo aitobira esanag ashua enkombe naijio ena iyieu oltung'ani esimiti nipik abori entoki edukuya ina naa lazima peetii amu keirobi enewueji oleng iyieu ilchumai lilo airamie ashua lino aishorayie naaji peetumoki aitasho ashua airishu ore naa enkaetoki emaana oleng peeyieu naaduo. ele puya oibor naa ninye ilo aitoipie enaaji aimulumulie niyieu emilanko aakeeku naa ninye naibooyo intokitin peemejing'u atua enaaji ore enkae toki etipat oleng naa keyieu naa enatoki iltai neyiu elusie naaim enkijiape neeku matirio naayieuni peitabiri enkaji naijio ena.

Ore ena mashini keeta esiai ashua enkipirta sapuk oleng toontokitin pookin naabanaa inaagira aendelea tenkop temurua ashua too nktitin nikitii ore toonkiasi naapuoi aasie ena mashini amu keidong ena mashini keidong irmapeepeni neidong pokitoki nelo aisiaga aisalaash endaa oonkishu peetumoki inkishu aashom ainosa endaa aakutitik teemepuo irmaapeepeni agor neeku ninye embaye etipat oleng aidim atolimu amu keret iltung'anak kumok peyie etumoki aidong'o nepuo aisho inkishu neeku nena aidip atejo naipirta ena mashini.

Ore embaye naitiship tena baye keeta ena siai iropiyiani oleng kiata iropiyiani oleng kelakisho oleng osinkiri sapuk obanaa ele nikincho iropiyiani neeta inkirik naapuo iltung'anak aanya enaa toltung'anak loorbaluyia orjaluo naa ninye ninche eishuyie ninye epuo aitaa endaa enye neeku enkurma ake eyieu ninche napuo aapudaki nepuo aitaa endaa nepuo aanya neeku ore ena naa keeta ena baye keeta nkuti baa naitiship oleng toolkumok naa kenya iltung'anak pookin naa entoki sidai ina nanarikino nepuo apuo aendelea temurua .

Ore ormarenge sapuk oleng ashua imbaa kumok naipirta ena aadi natoning'o nanu egira iltung'anak aaimaki naa ore ena adi nemebakisho ore ropiyiani ekilejakini ake nejo irkulikae ore ena aadi naa enooltung'anak le serkali ake oidim oitumiya ena aadi ilo irmarengeni oogira aendelea oipirta ena aadi nejo irkulikae ore ena aadi inltung'anak ake oogira apuru iropiyiani aapuo aanya iropiyiani oorkulie tung'anak neeku lelo ilomon kumok oogira aendelea oipirta ena aadi neeku ninche nanu atonig'o oipirta ena adi.

Keeta enasiai maana oleng', naa keeta enkipirta sapuk oleng', amu ore ena na station ena napuo iltung'anak kumok lolosho, aitumia aitayunye ositima, naa ore ena naa embae etipat oleng' amu ketumoki iltung'anak anoto ositima, torishat pookin nayieu tonkolong'i pookin tesaa pookin naba enaa nayieu iltung'anak, neeku ebae etipat ena oleng nagira aisaidia iltung'anak pepuo apuo aitumia ositima, tewueji pookin naba enaa enetii. Neku ebae etipat ena oleng amu ore ositima na kitumiai kila enkolong, neku entoki emaana ina oleng egira iltung'anak apuo aasishore kila enkolong'.

Ore enasiai enetipat oleng', tenilo alo aitayu enkare tolchamba lino, pemesapuku enkare tiatua olchamba lino, amu kelo ainyal idaikin inonok nelo enkare aya, nesapuku enkare oleng nemitiki ebulu, neku kenarikino ake pa ore tonkulie saai, nibuku enkare tolchamba, amu kelo aisaidia nisho intokiting inonok meshomo abulu esidai, neeku keyieu ake enasiai naa intaitayu enkare tolchamba pemesapuku oleng, amu kelo ainyel endaa ino, nelo ainyel impooshok inonok, ninyel irpaek, nesapuku enkare oleng, neeku ena entoki emaana oleng nenarikino oltung'ani pilo alo aas, nilo aing'or olchamba lino ataaniki esidai, nintayu intokiting pookin nimishaakino petii. Neeku inebae etipat nanarikino oltung'ani pias, tena bae.

Ore ena siai, enkirritata onkishu, na kesipa nchere iji ake siyiok kinkunaa tenkop ang', enaa enalio tene naasita ele lee tenewueji, ore enkirrirra onkishu, na kifaa pedaa tekando ilchambai enaa enaasita enewueji, nenya nkujit niata eng'udi, nigira airrirrayie polepole, igira aikunaa esiai ino esidai, mekepoi apuo aibung' inkajijik apuo ang'eraki tonkaik, ashu apuo aisho nkujit tonkaik, ena enkirrita nanarikino peirrirrai inkishu, neeku ebae sidai ena oleng nagira aendelea temurua, ninye entoki emaana oleng, tenilo oltung'ani aisho nkishu nonok metadaata aikoji. Neeku ebae sidae ena oleng, naa kenare naji ikunari tomuruan pookin, enasiai enkirritata onkishu.

Ore tenewueji entoki naidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa, naa iltung'anak kulo otii atua enkare, egira aokuoku enkare tiatua mpuyai, egira aokuoku enkare tiatua mpuyai idol ajo kelamlama kulo tung'anak, nelamlama kuna tokiting enye, neeku iltung'anak kulo oota eneesita, keeta ebae nagira aas, naku ninche kulo oitobirita enare aitayu ilchafui, naitayutayu intokiting pookin nemenarikino netii atua enaare. Neeku ina nanu aidim atejo, ninye adolita tenewueji ajo iltung'anak oosita enasiai, aitayu intokiting nemenarikino netii atua enkare tenewueji, neeku nejia aidim atejo, inasiai nagira aendelea tanakata tenewueji, tiatua enaare. Neeku ninye ena.